Chamgei customer, itakaat missing', kimache ketaretin itil namba nepo huduma. Kimache ketepenin korok ngot kiitil ID. Ngot ko toma kependi ketepenin teputiik che ng'ering'en kou kainet ng'ung', ole ipunu, location ne ng'ung' i, sub location, kokweng'ung', tiondo ng'wang', oreng'wang'. Kependi kora kesamin asikopit ichil siyeet asikeip fingerprits amu makatin asikepaishe kerejistan atia inde sahihi. Ko kaitar kowendi koie paraindo serkalit kohopun namba nepo huduma.

Mashinisiek chetirirendos en soet ih , kotareti missing korib mbarenik chebo temisiet. Nito toreti koro kole mamichi nekatwa mbarenik anan Mami ng'emisiet anan chorset en mbarenik chebo temisiet en sait agetugul. Amun ngot kinde chito korib ih ko imuche koro chito kole mandai chichoto sait ngiro. lakini komiten mashinisiek chuton ih kokwenyi konaisiek tugul ago tureti kopungusan chorset en mbarenik chebo temisiet ih. Ako kikotaret missing kabatik ih koro kole karibakis tuguk kwak ako ribe icheket komie.

Mornet nii ko kikotaret customaek asikoibeen kercheek yutoon ak kolupaan Kerchek chotoon eng keeny ko kiyachei koba customaek akoot taunisheek che eecheen akoi Nairobi, Eldoret, Nakuru ak Kisumu kobateen nguni ko kikotaret mornook amuun kemuchei kenyoor kercheek ak kelupjaan kercheek chutoon ii eng oret ne ne nyumnyum ko nguno ko kikoek kelchin missing morneet ni kelupaneen kercheek ii ak kora ko kikoser biik che chaang amuun mayachei kobaa biik akoib ole loo asikobiit konyoor kercheek ako bo kamanut missing mornok che uu chutoon amuun kere kole kakinyaa biik che chaang.

Chamgee abuati ale ibaibai. Kanyoo yu Rani asikobit anyor taretet amuun cyber ini ko kikotaretech missing. Ako kararan boisionik kuak. Kanyoo asikobit anyit fomit nebo higher education loans board ih Ako netai aplaeni Ako achute kenyit netai en sugulit nebo barak nebo Kenyatta Ara tareto inyituan ako asame sikobit indeywaan details ih kouu ni kouu yekasir asikobit anyor chebkondok cheame. Atoretenge amuun bo kamanut missing chebkondok chu en somanet nyun kongoi.

Pa kamanut missing' muswoknotet eng' temishet. Eng' ingono ko ki age tuul komi muswoknotet. Ngimache kowa parak kapatisheng'ung' ko yache ipaishe simet iro eng' muswoknotet ortinwek chepo kasari anan tuguk che imuchi iyai asikopit ites naetng'ung' eng' kapatishet. Eng' inguni, ko ma lasima iwe chito seminar asikopit kinetin ole kikoldai tuguk anan logoiwek che llelachen akopa kapatishet nito ko amu ngitinye kityo simet ne imuchi kochut muswoknotete ipaishe kityo ak itep ki age tugul ne imache kwalun ako kikotaret piik che chang'

Ko kotaret missing' lipanet nepo kasari nepo aisirut eng' kenyor poishonik chepo serkalit. Eng' kokwenyu ko kokero walutik che kararan amu kikeyoru poishonik che kararan chepa serkalit kou kepal eek,s omanet ak korik che kinyaise. Ne oo missing' kikechopwech ortinwek che echen ak che mengechen ako nguno ko nyumnyum kkepa kong'ete koreet agenge akoi koret age ako nitak amu nee si kekere kele pa kamanut lipanet ap kasari amu eng' kokwenya ko kokero walutik che kararan.

karibu missing en commercial Bank of Africa echeket kikoitai mogage chebo korik en interest nemii ng'uany missing ako iwendii inyoru korik anan ko kot nekararan neiboibochi ako libanet nebo kotnemagekonin ih ko nyumnyum missing amuun kikonin baraindo nekoi iluban ako korik kotinye kiagetugul neimache. Asamin ikerchike korik chemiten en soet koron yaitia ilewen neimache akiroo elekait chebkondok anan kiwango neimache ih yaitia nekelewen kotaretin asinyoru kot .

Chamgei missing' . Anendet ko kiapaishechini kampunit nepa TRADCO ako kiapaishe eg kenyishek che nekit taman. Poishonikchuk ko takunatin. Ki ataret kampuninotok kong'ete profitt che kicham koname. Eng' kenyit ne ki atau ko kinyoru profits jnepa four million eng' kenyit ako kongolen kenyit konye, konyoru profits chepa milionishek tamanwogik loask somok. Ko anendet ko a chi ne chechep, ak angen apaishe sokat ako atinye piik che chang' che amuchi amut kopwa nyuko promoten kapunininyo nepo isuzu ngot ocham ayaiwak poishet.

Eng' kreet nyu ko ya missing' ye kechut kipagenge nepo samset yetya ye kainyoru rapishek imwei. Nitok ko amu ngiyai kou notok ko kmetachi piik che o mitei tugul kip agenge intok mileet nepo kolipan rapishek che kiisam tetya imwe. Ma kararan kora amu pesho ngi mache ichut kip agengeit age tugu ko ma koyani chi kondein kip agenge neng'wa amu kikonyerak kaineng'ung'. Kou notok ko pa kamaut ye kakichut kip agenge age tugul kero kele kakilipan rapishek ak kerip kandit nepo piik tugul.

Simet ko yaeitukuk chechang mising. imuchi isom rapishek kipun simet yekekwaman ak imache chepkondok chebo chakchinet, chekigure soft koan imuchi inyorune simenyun'g. Ngot ko itinye historia nekararan ak chepkondok ko kocham indei chepkondok ak inemu atkan kora. Ko imuchi ichut applicatiins che terterchin che ikoitoi rapishek kou, Tala, Zenka, ak alak isom rapisiek yeityo iwekchi. Anan isom Mshwari anan ko Kcb mpesa. Ko imuchi kokonin icheket ngot ko kocham indei chepkondok.

Eng' nguno ko toma atil insurance nepo porto. Nitok ko amu eng' inguni , toma anyoru poishet ne kona rapishek che chang' che amuchi atil insurance neu notok amu insurance nepo porto ketilenin rapishek eng' kila arawet ako nyalu itinye rapishek che yame. Ko notok amu nee si inyorchini piik che tinye rapishek che chang' ko tinyei kelchin ketil insurance nepo porwek amu ko kakitil insurace ko nge nyoru nyasut age tugul ko kimuchi kekonech chepkondok.

Asomin ikasa tupchenyu. Kwanai ale imenye eng pesendo ako maboibochini sabenyun'g. Amu kwaro ale imenye sabet nebo barak iale tujuk chemi barak aki iboishe rapishek eng oret ne makararan ako rapishek chutok ko kisome. Machepkondok che kiachi boishet ko nematia kewendi sikeyachin ako sabet neimenye nguno makowalak ak komakoyait. Ko nitok amune sikaip kakwautiet anyo ko tupcheng'ung ak chorweng'ung asikobit atiem ang'alolun eng oret nebo mutyonwt alechin tiem iwal atepishekuk.

Bokomonut kot itinye konoretab rabinik chebo poyondit nito ko amun yekaiyositu ko makoikiim ak ko maimuchi iyai boishonik kouu ekiyoe koto ineran nito ko amun kakonyer borto ak ko makoikim akot kobwotutik komokou yekiimingin ko noton amune sikobo komonut ikonor chepkondok asikotoretin eng poyondit asimetekemeanen toretetab lokok anan ko mochokoronik, kora imuchi imian kokeyetu ko toretin sinyoru konyoiset eng oreet ne nyumnyum ak iboiboenchi poyondingung.

Ange. Kitikon akobo waletab rabinik. Waletab rabinik komiten en ortinuek cheterteren, imuche iwal rabinik che mi simet ih koek rabinik cheimuche inam akiboisien. Kora imuche iwal rabinik che bo emt age agiwe bank anan olekiwalen rabinik asikobit kekonin cheimache ibaishen kouu ye kemante en emeet nebo Kenya iwe emeetab Tanzania kewalun asikekonon chebo emonoto asiboisien en oloto.

Atononi en tait ng'uang akayashei ale kitestai ribsetab mbaret abaoriani ale kinyo, chitab kokwet ih akoyapta olekibune kiwato nebo mbarenyin. Imbarani ko kikibchei kobcheiech agui Ako kikakinde chitugul olebune, kiwato nenyin, Ako kingamande ibayaibaishet en Nairobi ko kianyoru logoiwek kele kagonaktae neketubche imbaret ko kiaib kakwautiiet awek gaa. Ko kiayai chikilisiet ih anyoru ale kikoib imbaret ihko tagu noton kot amuun kiagol

Makararan ngiam panyek chebo ngokaik chekakichanjan, nitok ko amun kerichek chekokiboishe ingokai choton ko mokororon en borwekiok konech kenersen mising anan kenyoru mionwokik chemokororon en borwekiok ko bokomonut kero kelee ngot ko kakichanjan ingokiet kotebi en kiwango neoo yeitio kiam ingokianoton, mamakat keeny ingokiet nekobunu kachonjoni amun akoi kokon asenet eng borto nebo chii ko bokomonut kero kelee kokiboishen banyek chekororon chetomo kechanjan.

Bokomonut mising somanet eng emet aketukul nito ko amun yekosomonso biik koibu kelchin en emet amun nyoru emet biik cheimuchi kotoret, bokomonut koro emet aketukul kolee oboishen chepkondok ak kipnotet tukul kokochi lokok somanet neititaat ak ko konyor somananotok eng oreet ne nyumnyum ne imuchi chii aketukul asikobit nyokotoret emet ak kotoretke yekosomonso biik komuchi kosirkei ak komuchi kora kesir en serikalit asikobit kotoret biik, bokomonut kero kelee kasoman lokok akoi somanet nebo barak asikobit konyor ngomnotet netoreten emengwan.

Mwoe IPSOS kolee kosipkei ak chikilishe nywan nebo emet nebo Kenya ko koimuch kotok kolee biik tamonwokik tisab ak oeng eng bokol ko moboiboechin kondoiset nebo nekonyitot William Rutto ak ko biik tibtem ak sisit eng bokol ko boiboinchin kandoiset nebo nekonyitot William Rutto ko kamwa kora kolee chang biik cheiwei kolee tokyinge emet oreet nemakararan ak ko nyolu kobiit koshinet eng kondoik chebo emet ak chotok chebo oposision sikobit kaliet.

Asikonyor besendo chemung'arainik chemengech ih, ko netai konyalu Kochab katuyet nenyuan asikobit kotaa, kokochige chebkondok icheket en icheket. Ak akoyat account ,nenyuan ih akosirke icheket ih asikobit kondai chebkondok chegaiyanchin icheket en Kila arawet ih yeitia kotesta6kou noton ih . Yeitia koia chebkondok choton yekakoit kasarta yagakonde icheket chebkondok chechang ih. Ko imuche koib kakwautiiet ih nebo kosam besendo ko ngosam besendo koingunon chekilege

Rabinik chemi simoisiek koba kamanut missing. Ki en keny ko kikibati rabinik en lalatinuek. Ko che murenik kokiiben wallets anan kotit ih ko en kwanyik kokinda kabetisiek. Ko kochang kewelutik amuun ki o chorset nebo rabisiek ak kiimuch ibet rabisiek. Kikotaret kora simoisiek ih, kekonoren chebkondok ako imuche ibaishen chebkondok choton en sait agetugul. En ingunon imuchi iluban kit nekeal ibaisien simet amuun kikechob kelibanen simoisiek imuche iakyi chito koite koret agetugul akimuche inemu rabisiek choto kora.

Nitok koamun yegemian chito kowedi ngweny kimnatet nebo bortanyi, ko notok amune si yewendi chichotok kosaboti, kelechin koam amitwagik che terterchin amun amitwagik che terterchin kotinye boishonik che terterchin eng porwek. Kou carbohidrates kokachin porta kimnatet, ko proteins ko techei porta. Ki vitamins ko konech kimnatet. Ko machungwek ko igochin porta kinga ko ngepuruch amitwagik chutok kokachin porta kimnatet ak kowech kimnatet ne kimi porta nebo koterter mianwagik ak letaetab mianwagik eng betushek alak.

No kamanut kot sokat en kokwet, kikotoret asikobit konaisechike bikab kokwet kit netesetai en emeet. En olitetet kikokon konai bik akobo tuguk chetesetai en polatet. Konai kole aene kandoik kwak tos me tetutik chebangani ih . Ako toreti noto missing bikab kokwet agot kora komuch ko ng'alachi kandoik kwak en sokat konai akoba tuguk chemamache icheket en kabatisiet ih, kokikotaret bikab kokwet ih asikonai akobo ortinuek chelelachen chekiboisien en kabatisiet che nyalchin kabatik konaiko kikotaret asikobit kotebie bikab kokwet kongen kit agetugul netesetai.

Akachi ni somok. Nitok ko amu maya tuguukwak ako kikotaret eng oret ne oo. Amunee si makachu muut ko amu ipe muda n koi asikopit koit tuguuk ye ka kaite order nenyu. Ako ngap kokona asenet ko kachelewansa tiguuk che kayakte asikopit keipwa kopate ngechop yotok asikopit koit chakchinet akere ale maya kasiit ap pichu. Ko akere ale toma kochulak komye kopate kararan igai tuguukwok ako amache ale ogilgei, taotes kimnatet ak oro ole kapiit walutik asi kopit kepaipachi poishonikwok kou kila.

Rabinik chemi simoisiek koba kamanut missing. Ki en keny ko kikibati rabinik en lalatinuek. Ko che murenik kokiiben wallets anan kotit ih ko en kwanyik kokinda kabetisiek. Ko kochang kewelutik amuun ki o chorset nebo rabisiek ak kiimuch ibet rabisiek. Kikotaret kora simoisiek ih, kekonoren chebkondok ako imuche ibaishen chebkondok choton en sait agetugul. En ingunon imuchi iluban kit nekeal ibaisien simet amuun kikechob kelibanen simoisiek imuche iakyi chito koite koret agetugul akimuche inemu rabisiek choto kora.

Kelchin missing' ko kakiparpar keringet nepo peek kosir kinde piik asikopit kopal keratchi rokoonik ko akoi keringt orit. Nitok ko amu ngo pl piik keringet ne loo ko ngap komitei ng'ung'unyeek che punpunen ko imuchi kong'etia ak kotup piik komeya ak kokon asenet ne oo. Ko kararan ko kakipasie mashinit ne kiparpare keringet amu netai' ko makoi kon asenet nepo kopar chito. Nepo aeng' ko poishe paraindo ne mining' ako pale keringet ne oo eng' kasarta ne mining' ako notok amune si kokararan kepaishe mashinit keparpari kosi kinde piik che imuch konyor nyasutik.

Kararan kotkokokiboishen simoit keliban tuguk niton ko amun kikotoret kistoengee ngalekab kobetetab chepkondok ak rebishet ne kikireben bik chepkondok keny nekikireben bik chepkondok en lolotinwek an en hand bags ko kikorom missing' amun kikan kiakochanga chorik chebo rabishek nekokiimuche koraa ibet rabishek kokeserechkee ak kobutyo rabishek kokikonu asenet neo en inguno kokikowalak emet ako kiboishen simet, kosimet koyoche kityok irib number nebo ungot maat konai chi ko angot kobet simet komiten chepkondok orit yotok ak imuche iboisien iliban sait aketugul.

Besenikab digital kotinye kaimutik cheterterchin. En chito nekibesenchin ih ko tindoo kaimutik cheuu maimuch konai chito kole nekibesenchin kotinye kamuget neuune ngunon komuche koeten chito agot nekimagat kokachi nebo aeng ih ko mi barak interest chechuak, nebo aeng ih yekewektai koyache iwekte kochangingianien bengishek en echeket cheikoito besenuagig ih ko tinye kewelutik cheuu Mai much kosub chito megasom chebkondok ih amuun meingen chichiton Ako mamiten quaranta kouu yemiten karanta en loan chebo bengishek

Eng iman ko vidio ak tienwokik chekiboru ko ngeme somanet amun kipsomaninik chebo kasari kotinye simoishek anan komuchi koboishen simoishek chebo choronokwak anan ko chetubcho anan ko sikiik ko ngoro vidio chemokororon kouu chebo tienwokik eng simoishe choton anan ko eng kompyuta anan ko tv komuchi kongem kobwotutikwa mokobwoti tukuk chekororon ak ko wendi kobore somanenywan ko bokomonut kero kelee kakikirindae kipsomaninik matkoro vidio anan ko kotienishet neiboru tukuk chemokororon asikobit kotoret icheket.

Kit netai nekere bengit kokere kole chito nemoche kobesen chepkondok ko chito nekocham koboishen benginoton yeityo koroo kole chichotok ii kokocham kondo chepkondok benginoton ak kokararan olechopto chekondokjik en benki ako chito neiboru kole nyoru chepkondok en oret nenyumnyum koyekakonai kounotok ii kotebe document chebo chichotok yekokochi formit komoche konai akobo document ak ityo kosir chichotok karantaa chetonojin inendet yemokosome loan ak koraa kosir chichotok tuguk chetindo cheimuche keib ngot koit kotemenee inendet koliban besendo netindoi.

Yegero kipsomaninik, kabarunoik chemakororon, chebo itondo nebo emet, komuchi kong'em somanegwai. Kou eng kokwenyu ko ngoro kipsomaninik, tukuk chemagororon, eng simoshek ak ngot eleu emet komuchi kong'em kou komi ng'emoshek kou yemitei cheu earth quack. Yebo emet ak yeka ng'emak itonda somanet. Ko bokomanut keri kele kabarunet nebo itonda kotakchingei kobar tukuk chekororon. Atio imuchi konetegei kipsomaninik ak komachkocham icheket somanet.

Inyoru eng kokwenyu, ko kikosige, mising mwalimoinik sokat. nikok ko amun mwalimuinik chechang, ko kikotes somanet ako tesetai kosomandos icheket. Amun matinyei icheket boroindo nebo koba class kou kilsomaninik alak kenet kisupgei ak boishengwai nebo kanetishet ko bendi icheket, akoi yekikoitoe somanet nebo barak atio kosirgei ak kolipan. Ngotko machei kosoman kinyor Diploma anan ko degree, ana kites konyor masters ko wendi inendet yo kakisirgei ,kosirgei sikobit kosomaneng sokat. Somanet nebi online. Yeityo kotestai ak boishengwai yotugul kosomantos eng online

Chang tukuk chekinetikei kori chekororon, nitok ko amun konech korichoton kemach kikilke asiketech akechek cheu choton, nebo oeng koneti akobo muitaet ak kokiletabke amun asiketech koot nekararan koibe muitaet ak kokiletabke yeityo kokonech kenai akobo ortinwek cheterterchin chekemuchi keboishen sikobit kechobot ko kararanit ak kemach kesomonchi kora olekichobto koot kokararanit yeityo ngebe oriit nebo koot kinetikei tukuk chechang amun korik chekororon koboishen angot mesoshek anan ko ngecherok chemobo kawaida ak ko kinetike tukuk chechang en korik chekororon.

Bokomonut kot mpesa en boishetab kasari kikotoret mising mpesa koribchi biik rabishek amun moroisi kebet rabishek yomiten mpesa, koik kitio yekakinai biik alak namba nenyo nebo siri ko imuche koib rabishek kobaten kikotoret mising mpesa, netai ko kimuchi kiyokyi biik rabinik chemiten taokwek che terterchin en sait aketukul, nebo oeng kimuchi kekonor rabinik ak keboishen eng sait aketukul nebo somok kimuchi kelibanen kakial tukuk anan ko kii aketukul eng uitukul olekimi, kora kimuchi kinem rabini chotet eng sait aketukul.

Bokomonut iyai chikilishet nebo besenwekab chepkondok nitok ko amun kokochanga bok chemie kochor bik kobun ortinwek cheterterji ako imuchi koboishe oret nebo besendo kotoi kou yon ikoito besendo amun ingen kole chang bik chemokyingee besendo ako ingeboishen oret neunotoo komuche konyorunen bik chechang ko nguno kokikoboishen oret neunotok bik asikobit konyor oret nechoren bik ak kongal bil asikobit koibe chepkondokwak chetindo. kobokomonut keroo kele kakichigil besenwek chebo chepkondok kotomo kesom kenai kele tos iman ikoitoi besendo anan acha.

Toreti overdraft yekobek chepkondok kou chepkondok chemi bank moketinye chepkondo cheome ko ingao koyan inemu chepkondok ko angot kamitoitinye anan kamokoyome chepkondok chon kotoretin amun ngot komokchigee rabisiek kidogo itoretekee, kotoretin overdraft inyoru chepkondok chemoe iboisien akomokotoretun en kasaraton ako chang bik chekikonyor keljin koboishee overdraft ako noto amune sikokararan iboisien chito benki amun imuchi inyoru keljin cheuchotok.